Mũigĩre wa irio nĩ ũkoragwo na itemi inene harĩ kũmenyerera wagĩrĩru wacio amu nĩ tondũ kũringana na mũthemba ũrĩa ũkũmenyerera irio ciaku kũringana na ũrĩa cikũigwo nĩgwo ũhote kũmenya kana, kana rũcio na mũthenya ũrĩa ũngĩ irio cingĩtũmĩra nĩ igũkorwo cĩrĩ njagĩrĩru mwĩrĩ-inĩ. Irio kũrĩngana na ũrĩa cĩĩgagwo no citũme gũkorwo na maũndũ maĩngĩ ta irio icio no cigũme, irio no cibuthe, na no cigĩe bacteria iria cingĩkorwo cĩtarĩ njagĩrĩru mwĩrĩ-inĩ mũndũ angĩcitũmira. Kogũo irio nĩ cĩagĩrĩirwo kũigwo na njĩra njega, irio nĩ ciagĩrĩirwo kũmenyererwo, irio nĩ cĩagĩrĩirwo nĩ kũigwo handũ harĩa hena wĩigĩrĩriku na hena ũtheru wa kĩrathĩ kĩa igũrũ. Andũ nĩ magĩrĩirwo gũbũndithio njĩra iria magĩrĩirwo nĩ kũiga nacio irio wega nĩgũo kũgĩrĩrĩria mĩrĩmũ, kũgĩrĩrĩria gĩko, na kũgĩrĩrĩria ikuũ iria cĩngĩcũngĩrĩrio nĩ kũrĩa irio cĩtari na ũkinyanĩru mwega kũrĩngana na ũrĩa ĩrĩo icio ciigĩtwo. Oho irio cingĩigwo na ĩmenyererwo wega nĩ ikuhota kũhũthĩka gwa kahinda kanene.

Ihumo cia vitamin iria handaga mũgũnda-inĩ wakwa nĩ, ta mboga, mboga ici nĩ ta matharũ, thibinanji na cabbage ndikuona ta cĩrĩ njiganu amu nĩ tondũ nĩnjagĩrĩirwo nĩ gũtukania mĩthemba mĩngĩ ya vitamin hamwe nayo to mboga tu ikorwo na indo tobauti tobauti ta karati, mboga cia mĩthemba mĩingĩ ta kĩenyeji iria cĩrĩ na ũgũni mũingĩ mwĩrĩ-inĩ, ũgũo, ndĩna matanya ma kuongerera vitamin mĩthemba mĩingĩ ya vitamin ĩrĩa handaga mũgũnda-inĩ nĩgetha ikorwo na ũgũni harĩ nĩĩ harĩ bamĩrĩ yakwa, ona harĩ aríĩ mandigicĩirie. No ndĩrathĩĩ nambere ngĩthomaga na ngĩĩrũtaga na ngĩendaga kũmenya mũũo mĩthemba mĩingĩ ya vitamin na ĩrĩa ingĩhota kũhanda nie mwenyewe mũgũnda-inĩ nĩgetha cihote kũndeithia.